Namba achiel en pimo ndalo ma pitho makor lwasi ber kaka ndalo ma koth chwe. Namba ariyo pitho e lo maber mowinjore kata medo nengo ne puodho mondo puodho otim maber. Namba adek en thiedho kendo geng'o tuoche manyalo yudore e puodho. Namba machielo en tiyo gi kodhi maber kendo mowinjore kuom ndalono. Machielo en tiyo gi chenro maber mar pitho. Mogik to en olo kendo keto pi maber ne puodho kaen ndalo oro.

Manyiso ni gik mane opidhi oromo ndalogi kendo koro itimone keyo gi masinde manyasani matimo tijgi eyo mapiyo maloyo kaka dhano nyalo timo.

Namba achiel nikech kecho mano kalo, kayo oduma ne ok otimo mabr ahinya kaluwore kod oro mane nitie kuonde moko kendo kaluwore gi pi mane nitie kuonde moko ma oketho bech cham oidho. Machielo en ni kemb ni mawuok pinje moko pok okelo oduma ei korwa koni maji nmyalo tiyo godo. Maji nyalo tiyo godo kendo maji nyalo uso. Machielo ni ji koka nyocha opitho bando koro eka dongo emomiyo nengo bando pod ni malo. Mogik en ni medruok mag nengo mag kodhi, kodhi kendo medruok mar nengo mar pidho nyaka keyo nyaka ichop e keyo mar bando.

Namba achiel nyaka ibed ng'ama ong'eyo kendo mopuonjore weche pur maber ahinya. Namba ariyo en ni nyaka ibed gi kodhi kodhi maber mar chako tiji. Namba adek nyaka ibed gi lowo ma inyalo kete green house mari mondo ichak pitho. Namba ang'wen nyaka ibed gi yo mainyalo yudogo pi madonjo e green house mari kendo manyalo kiro ne mwandu gi pi mondo gidong maber kendo eyo makare. Nyaka ibed gi kodhi a chiel ma iiko ma idwa pidho e green house mari mondo kik kel riwruok mar kodhi, kendo tuoche mag kodhi mopogore opogore mipidho. Nyaka ibed kod jom a konyi e tije gi nikech tije ainagi dwaro kaji konyore en tich matek kendo mang'eny ahinya. Mogik nyaka ibed gi arita maber mondo kik gik moko kaka lee donj maketh gik kata dhano mantie e aluora ma kanyo.